Ng'enyji nigi gini kendo oyudore eote ofise. Gini long'o engimaji nikech otang'oneji dwe gi tarik. Nyalo bedo ni ng'ato nigi nyasi kata gimoro malong'o etarik ma kama. Kendo gini konye mondo ong'e tarik ma nyasineno kata gima long'ono nitiere. Nitiere nyasi moko ma piny duto jitee onego ong'e kendo ji onego omore chieng'no .Ema omiyo ber ka ng'ato ka ng'ato bedo gi gini. Inyalo yude be e oywa yamo kata e computer. Makata ka ng'ato onge mar kalatsni anyalo ng'iyo mana gi e ong'we yamoneno. Ka dwe kata tarik moko osekadho, jok moko tiyoga kod gini mondo gibawgo buge ma nyithindo dhi godo sikul. jok moko be tiyo kode kaka gir bawo chiemo mondo ka ng'ato obiro nyiewogi edukagi.

Mae en osimbo manyalo bedoni inyisoji ni mondo gi dhi gi go ombulu. Chakre piny kenya yud katiba ombulu igoyo bang' iga abich. Kendo jopiny ma osechopo igni apagaboro manigi kipande ema onego ogo ombulu. Giwuok oko odiechieng'no kaka ondik e katiba en tich ariyo mar wik marariyo mar dwe mar aboro mar bang' igni abich kaka mane otim ne en tarik ne en tarik aboro dwe mara aboro igano mar elufu ariyo prariyo gariyo. Kendo ji ne oyiero jotendgi kaka jatend piny ma Kenya masani mae en William Samoei Ruto gi jotelo mamoko bende.

Mae en mikebe mar rangi. Nentiere chieng' moro mane osiepna owuonda ni wadhi watugi. Kendo ne wawuok sikul saa ochiko ne wakalo chiel mawadhi tugo odgi. Dalagi kuno ne wating'o maka kendo ne wandiko kor oot. Min gi giwuongi noya tich kendo negi yudowa kapod wandiko gik moko ekor oot. Nochwadwa kendo nonyisani ni adhi anyis janyuolna mondo okel rangi. Odgi ne en nowich rangi mara mbulu ne ochuno ma mamawa onyiewona rangi ma atero. Noketwa wawich rangi an gi nyathino. Ne rangi odhi nyaka ewiya lwetega denda te notimo rangi. Newuok tek minwa nochunore ni oomo mauta emane oluokago. Chakre chieng'no napuonjora ni ok onego ati atug gi rangi kata ok onego andik kor oot mag jomoko gi maka. Napuonjora ler kendo kaneno rangi to aluor ahinya

Waneno ka ji nitiere eromo kendo mae nyalo bedo romo mar mine wanenogi ka gi bet piny kendo ng'enygi otweyo otamba ewigi. Moko bende chalo ni gin gi lemo e dini mar waislam. Nikech gik magi tweyo godo wigi. Kata kaka gitweyo wigi. Nitiere miyo moro achiel moruako sati mara char kendo ochung' enyimgi. Nyalo bedoni ipuonjo mine kaka onego gidagi kata kaka onego gibed gi nyithindgi, kata kaka onego girit ngimagi kaka joma miyo. Nikech miyo mang'eny kosanyuol to gik mang'eny lokore edendgi. Nyalo bedoni iwuoyo kodgi mondo gi ng'e gik matimore edendgi. Nikech miyo moko mano en nyuolgi mokuongo kendo gigo nyalo buogogi. Moko be onge chuorgi, moko bende osaweyo chuoregi. Inyalo bedoni miyoni wuoyo kodgi ewecheno ema gilalore kae. n'gama nigi penjo be nyalo penjo mayud duoko manyalo konye

Nitiere nyiri adek ma obet piny ekom kendo ginte gikado wigi. Girwako law kitenge mamiyo gineno maber ahinya. Nyalo bedoni gitang'o neji timbegi gi kitgi. Giting'o buk elwetgi kendo ginenore kagima kilalore ewach moro. Nyirigi chalo mana nyiri mosomo, nikech nyirigi waneno computer gi buge moko mang'eny bende .Okombe be waneno kanyo. Nyalo bedoni gimadho pii, chai kata gimoro mawakia. Nyithindo manyiri mayaye buore Africa nyalo kawo timbe nyiri nikech gichalo nyiri matimbegi becho kendo gisomo gin gi timbe malong'o .Ok gichal nyiri ma oluor gin gi chir kendo ginyalo wuoyo eweche ma nyiri kadhe kata mane gisakadhe gin bende.

Magi gin jotedo ma olony ewachno. Kendo gichalo jok ma osomo kos mar tedo. Jogi nigi lony mang'eny ahinya korka chiemo kendo ginyalo goyo kwan mar jok mabiro gichiemo mabiro romogi. Gitimoga tich maler kata seche magitoko chiemo.Ng'enygi iluongogiga mana enyasi mar arus kata eliel. Jok moko be luongogi ka gin gi nyasi mar nyuol ng'ato. Tijgi ler to nengogi be nitiere mamalo ahinya ma joma nigi pesa kata jomoko ema luongogiga mondo gi tednegi. Bang' tedo miyo ji chiemo gin ema giluoko sendegigo kendo ok gi wene jo kanyo kata wuon nyasi mondo oluokgi. Mano nyisoni gin giluor maber ne tich magi tiyo.

Nitiere jouso ebath ndara kendo gi uso mananas. Mae miyogi mor nikech gin gi geno ni jii makadho biro nenogi mabi nyiew kuomgi. Mano biro miyo gi yudo pesa magibiro medogo ohala kata magi biro konyore godo. Gin gi mananas mang'eny mamoko oket mana piny. Nyalo bedoni giyiero maochiek gi manumu kendo gi ketogi tenge moko bende giketo egari manitiere ebathgi kanyo. Ma ochiekgo ginyalo ng'ado matindo tindo ka ng'ato dwaro mar ma oselosi to inyalo migi mano. Tij mananas ber nikech ji mang'eny makalo nyalo nyiewo kendo chamo. En olemo mamedoji teko gi remo. Kendo omiyoji dhi echoo gi yot. Oko ok ridre ne ng'ato .Inyalo ti kode eloso soda bende. Mano nyisoni en gi tich mang'eny kendo thoth ji mong'eye ohere ahinya.

Magi gin jotelo kendo waneno kaka girwakore maler ahinya girwako mana sude mamiyogi gineno jok manigi paro maliw. Kae nyalo bedoni giwuoyo ewach moro mar dongruok kata nyalo bedoni gitemo goyo sigand gi machon kaka ong'ere ng'eny jotelo odichga kendo ginyalo bedoni giromo mana eseche matin kata ee nyasi achiel achiel. Mae miyo kagiromo to giwuoyo matut. Waneno ka gimosore kendo achiel kuomgi siemo nyawadegi. Ok wang'eyo momiyo to ok en siem marach en siem mar osipe siem mar mor gi ilo. Kata siem mar ng'e ruok. Wagenoni gima gidhi wacho kata ka gisetieko wuoyo en gima maber mabiro konyogi ewach dongruok.

Roweregi nigi mor ahinya kendo gi ting'o bandera mar gari miluongoni guardian. Ma en gari maduong' mating'o jok madhi wuoth. Kendo nengo ne be ok tek ahinya. Kaka nenore magi gin geche manyien ma okel. Manyisoni gin gi mor gi ilo nikech jok moko kaka derepe ibiro mi tich. Kendo koro gibiro chako yudo osara dwe ka dwe kata kaka giwinjore giwuon kambino. Nyalo bedoni gimor bende nikech ohala dhidhi malo geche mang'eny mano nyisoni jii mang'eny koidho to gi biro yudo be pesa mang'eny. Geche gigi ka ng'ato oidho to winjo maber ahinya. Kombe magi keto ber. miyo ng'ato ok ool kata ok chop wuoth ka ool ahinya. Pii be gimiyo ji nono. Mano miyo ji oherogi ahinya. Kae chalni negi chako kata negi yawo kambigini mar gari mawawaneno kae.

Nitiere jatelo mar Embakasi east ma en Babu Owino. Kendo osiemo ng'ato manitiere e dhot maduong' ma orwako law ma rambulu. Dhodno chalo mana dhot mar jela. Kata dhot ma office serikal. Ochung' gi obila moro e nyime. Gin nyalo bedo ni giwuoyo e wach moro. Obila en ng'at ma onego okel kwe kendo onego orit oganda. Honorable Babu Owino ni en jatelo ma onego okel dongruok e kuma otele no. Jatelo ok onego obed gi mibadhi moro amora kata ok onego odnj e weche manyalo kelo pogruok e kind jopiny.

Jobura ma ODM obiro kendo giromo. Waneno picha mar ng'ato ma nitiere etokgi. Nyalo bedo ni ng'atni ogweyo tao. Kendo giromo mondo ging'i kaka ginyalo konye mondo oike kata omiye dhi makende. Gibiro lalore, kaka gibiro dhi mbele ka ng'atni onge. Ma en gima ber, mondo kik gibed gi pogruok. Kata dhawo moro amora e kind gi, nikech ng'atni koro. Gibiro kanyakla manyiso ni gin gi winjruok gi achiel kuomgi. Mae en kido maber. Wanyalo neno Wanga kobet kanyo, bath Millie Odhiambo magin jotelo ma mine manigi mijiwo gi chira. Kata seche ma giwuoyo. Kendo ok giluor ahinya.